Keto tich mag bengi mag mbui, chiwo kony ne keto ATM e gwenge maoko, chiwo chenro mag somo, weche mag omwom ne jodak ma kourgwe, keto e tich mbui mag agent mag bengi e kuonde mabor, kelo akaont mag bengi ma nengo gi ni piny kata maonge chudo ne jodak mag gwenge, loso chike mamio jo agent chiwo kony madongo mag pesa, chiwo bengi mondo omed dongo be bange mag gwenge, jiwo tio kod bank mar USSD ne joma onge simu mag ng'ato, chiwo pesa mag simu manigi nengo mapiny mar timo oala, siro keto ATM matio kod teko mar chieng' kwonde ma onge grid, tio gi winjrwuok gi oala manie alwora mondo obed jotelo mag bank, puonjo jodak mag gwenge kwom weche mag bengi mag mbui kod tijgi.

Grid matindo, kantie grid matin mar piny, anyalo tudora kode mondo ayud stima manyalo geno, ma pesa maitiogo e chak e chakrwuok bedo matin ka iporo gi grid mar piny. Teko mar pii, ka poni nitie aora machiegni, anyalo tio kod teko matin mar pii mondo alos stima. Ma nyalo kao pesa mang'eny mondo oket stima to bang' kinde anyalo kao pesa matin. Generator, anyalo tio kod generator mamia stima ka ng'ato dwaro to obiro gi pesa mar mafuta kod rito. Gas mangima, kaponi nitie anyalo tio kod gas mawuok kwom gik mang'ato oweyo e loso chiemo kod keto taya. Ma en gima kelo pesa mang'eny to dwaro ni oket pesa e loso gas ma ng'ato oting'o. Generator mag chieng' ma inyalo ting'o. Anyalo tio kod generator ma ng'ato nyalo ting'o matio gi chieng' mang'eny ne ng'eny ainy..

Keto chenro mar odiochieng' ka odiochieng'. Aloso chenro maler mar odiochieng' ka odiochieng' mondo gige kinde mar neno TV kod kinde mar ikruok mar dhi e skul. Keto gik mar seche mag neno TV. Ne aneno ni gineno mana TV kuom thuolo matin. Ma konyo gi mondo giket pachgi kuom ting' mamoko kaka ikruok mar dhi sikul, keto thuolo mag yueyo e TV. Ayie negi thuolo matin mar neno TV e kinde mag somo, to kinde duto aparo negi tije mag skul bang' yueyo. Jiwo show mag somo- ne ajiwo gi mondo ginee program mag somo ma nyalo konyo gi mondo gipuonjre maber kendo miyo gibed gi gombo mar dhi e skul. Wuoyo kuom gik ma ni e TV. Awuoyo kodgi e wii program ma gineno, kendo aneno ni gik ma gineno luore gi gik ma dwarore ni gipuonjre. Tii kod TV kaka mich. Atiyo gi thuolo mar neno TV kaka mich mar chopo tije ma...

Ket dustbin e ot ka ot. Ne aneno ni ot ka ot nigi kar bolo yugi, mondo ng'ato ka ng'ato onyal wito yugi mayot. Ti kod bag mag yugi, ne aketo gik ma ne itiyo go e keto yugi mondo obed maler kendo mondo obed mayot bolo gi. Pogo gik ma ok owinjore. Ne apogo yugi ma migepe kaka yugi ma inyalo tiyo go kendo, yugi ma oknyal tiyo go kendo. Chok yugi mag jokon kinde ka kinde. Ne aneno ni agolo gik moko duto e bin mar jokon, pile ka pile, mondo kik abed gi muya marach kod gik ma nyalo ketho piny. Yweyo dier ot odiochieng' ka odiochieng'. Agolo yugi matindo, moroamora mani e dier ot pile ka pile mondo ober maler. Ti kod bins matin moko mondo item itim gik moko. Nitie bin matindo ma aketo e gik moko kaka otas, gik ma adwaro timoe kod gik.

Weche mag pesa. Bedo ma okwinjre e wii loso budget. Kano pesa kata tiyo kodo pesa. Pogo tije mag ot ma ok romre, ng'ato achiel winjo ni ka en gi ting' mokalo kiewo gi tije. Yore mag rito nyithindo, bedo gi paro mopogore opogore e wii kaka nyithindo owinjo oriti. Keto jowete gi donjo e weche mag ot, ka jowete gi donjo e weche mag ot kendo riwore e konchiel. Bedo gi luoro, ka jo ot oktim ne jowete gi lworo. Chido kata yie mopogore opogore. Ng'anjo nikech pogruok mag dini, siasa kata kit oganda. Kido mar ich wang' e kinde nyithindo. Ng'anjo kata ng'anjo makelo yuak. Bedo ma onge yie, bedo maonge yie makelo ketho mar yie. Wuoyo marach. Winjo marach kata bedo ma onge tudruok maber. Tiyo gi thuolo mang'eny ahinya e screen kelo yuak e wi kinde ma inyalo tiyo gi TV, simu.

Puonjruok kod keto nyalo: kaka chiwo puonj madhi nyime ne jotich e senta mag huduma, miyo miyo gibedo gi gikma nyalo konyogi e dwoko penjo mag jodak. Kendo jiwo jokonyo manigi rang'iny mamalo. Keto yore mag timo gik moko mayot: oganda nyalo loso yore mag locho. Kwedo dwoko piny kwan mar biro, mondo otim tich mapiyo kendo maber. Keto tije e dijotol, kuom jiwo ji mondo oti kod yore mag mbui e kuonde mag huduma. Mano miyo jodak yudo kony e yore mbui, madwoko piny kinde ma itiyogo e rito kendo miyo ji bedo gi thuolo maber mar yudo kony. Yore mag chiwo dwoko: ka iketo sistem mag jodak, nyalo chiwo paro kuom gik ma itimo. Mano konyo e fwenyo kuonde ma nyaka ilos maber kendo miyo ji bedo gi dwoko. Puonjo mar tiyo ne jonyiewo: medo gik ma chiwo mag tich. Kasto mogik chiwo tije mag dhok.

Achiew mapiyo mondo aikra ne odiochieng'. Aloso list mar gik ma adwaro timo e tije duto mag ot. Achako gi lamo mar ng'ato ka ng'ato e odhiambo kata paro matut. Aloso chiemb midhiambo ne jo ot. Chiew kendo loso nyithindo mondo gidhi sikul. Aloso ot ka ayuecho kendo agolo buru. Aloso lewni mapiyo ka pok chieng' ochako rieny. Aketo thuolo mar dhi nyiewo mwandu kata timo gik moko. Aloso chiemb midhiambo kata loso chenro mar chiemo motelo. Akao thuolo mar yueyo kata paro matut kuom gik ma adwaro ma pok adhi nyime gi tije ma midhiambo. Apudho puodho kata rito yien ka nitie. Arango kendo duoko ote kata simu madongo madonjo. Konyo nyithindo matindo gi tije maok kata gi puonjoruok. Atimo loso matindo e ot kata loso kuonde ma inyalo kanoe mwandu.

Medo ng'wech: jogo mang'eny madwaro yudo tich ng'anjo mondo giyud migepe matin. Ma miyo jotich winjo ni nyalo dwokogi mayot. Chudo mapiyo: jotich nyalo chiwo chudo mapiyo nikech gin gi jogo mang'eny ma nyalo tiyo e internet ma ginyalo yiero. Konyruok mar tich: tiyo gi ji e yor mbui, kinde moko miyo giyudo kontrakt machuok kar yudo tich ma ok ng'ik, kendo makao kinde malach. Bedo gi tudruok matin gi ng'ato gi ng'ato: onge penjo manyalo miyo jotend tije okaw jotich kaka namba moloyo ng'ato ka ng'ato. Jotich ma ok ong'ere: tije moko ma itimo e internet gin ma miriambo. Maketho teko kod thuolo mag ji, keto pach ji kuom ng'wech to ok kuom ng'eyo maber. Tiyo gi kwayo mapiyo seche moko miyo jotend tije keto tich mapiyo, mokwongo to ok tich maber. Ok keto pach kuom ng'eyo mathoth. Jotich.

Lendo mar kinde mar chako tich. Jodongo ne ng'ado bura kendo ne lando kinde mane ibiro ng'adoe lier, kendo kinde mang'any bang' keyo cham ma ji ne ni thuolo kendo chiemo ne opong'. Yiero jogo mabiro bedo jotelo. Jonyuol koda jodongo ne ng'eyo yawuoyi kendo seche moko nyiri kaluwore gi kit oganda ma ne gin joma igni oromo. Kendo kinde mang'eny ne gin joma tin. Puonjruok kod chiwo rieko. Jodongo kod joma dongo ma ne nigi lony, ne puonjo jogo mane dhi bedo jotend skul no yore madongo mag kit oganda, ting' mane gin go kod gik mane onego gibedgo bang' bedo jodongo. Bedo mabor kod ikruok. Kapok nyasi ochakore, seche moko jogo mane ochakore e lamo ne ipogo re gi ngima mar anyuola ma pile ka pile kendo gibedo kanyo achiel e udi makende. Ma ne itimo e apar kod dendgi, chiemo kod keto. Jo ot ne...

Chudo madongo mag chulo ohala. Seche moko chudo mag golo pesa bedo madongo ahinya. Ahinya ahinya ne pesa mang'eny. Weche mag agent. Jo agent moko nyalo bedo ni onge float kata pesa moromo mar mii. Jo agent moko nyalo kwayi mondo ing'iew gi airtime mokuongo ka pok igolo pesa. Pek mag mbui. Network mar Airtel nyalo deko kata kethore chuth. Ma kelo ketho mar timo ohala kata rito kinde malach. Risk mag arita. Ka iwuok e kuonde ma ok nigi arita, inyalo bedo e arita mar bedo gi gombo mar kwo. Jo wuondo nyalo temo wuondi mondo item ohala ma ok kare e kar golo pesa. Ketho mag system. Seche moko pesa igolo e akaont mari to agent okyud ote mar siro. Koro ma kelo yuak. Yudo mogik. E kuonde mabor kata ma ok jotich mag airtel nitiere mabor ahinya...

paswad kod pin motegno, bengi dwaro paswad kod pin motegno kendo ma ok ong'ere mondo giyud akaunt e mbui kata kokalo kuom program mag mbui ,nyiso mar adier mar ni gi gik ariyo kaka 2fa bang' keto ranyisi mari mar kadho iyudo koda machielo kokalo kuom sms kata e email mar siro ni adieri in ema idonjo, program mag bengi mani gi arita, bengi mangeny kaka kcb,equity, cooperative, ncba kod mamoko ni gi program ma ni gi sipo mar rito gigo motimo ,website ma ondiki, mbui mag bengi tiyo kod yo mar https manyiso ni weche moro amora mioro kaka password kata namba mar akaunt okn ne jok maketho mbui, rieko mag ohala e saa adieri bang' ka isegolo kata igolo..

Laini mar Safaricom mondiki: nyaka bed ni in kod sim card mar Safaricom ma ondiki ebwo nyingi. Ok inya yawo Mpesa ka itiyo gi mbui, mana ka Airtel kata Telkom. Oboke mar ng'eyo ng'ato kaka kipande: nyaka inyis achiel kuom gigo. Kipande kata ID mar piny Kenya, manyiso ni in jadak ma piny Kenya kata paspot matiyo ne joma wuok e pinje mamoko. Mano kata ID mar jolweny, ma jalweny nyiso ni in ja pinyno. Kata par niya, oboke mar ID nyaka bed mar adieri, to ok en mar photocopy. Nyaka obed ni en gi higna apar kod aboro, kata mokalo. Gin mana ji man gi higni apar kod aboro nyaka malo, emanyalo ndiko nying gi e Mpesa. Bedo gi riwruok e jalno kata duka mar Safaricom. Nyaka idhi e duka mar Mpesa, kata duka mar Safaricom ma omi ratiro mondo indikrie in owuon. Gibiro ng'ado bura kuom oboke magi, kendo.

Donjie matatu kaka pile, kendo nyis jatend mtoka ni idwa chulo gi Mpesa. Kwa namba mar till kata namba mar chudo. Kondakta kata sticker mantie ei mar mtoka biro nyisi namba mar till kata namba mar chudo. Ng'eyo mtoka ma ji tiyo godo PSV, sani tiyo kod namba mar ng'iewo gikmoko. Yar menyu mari mar Mpesa, dhi e program mar Mpesa kata e kit mar sim mani e sim mari. Yier pesa mar Mpesa, mae e yo ma itiyogodo mar chulo ohala kata tich. Yier nyiewo gik moko kod tije, kane gimiyi namba mar till, yier gino. Ka en oboke mar chudo, iyiero oboke mar chudo. Ndik namba mar till kata namba mar chudo. Ndik kwan mar pesa ma ibirochulo. Kasto, ndik PIN mari mar Mpesa, kasto, siem kendo or mondo ichul pesa no. Nyis jatend kondakta od mar siro.

Dero kata ketho mag network. Seche moko sistem mar safaricom kata bengi, riembo piyo kata ok timre piyo. Mae kelo deko. Weche ma ok kare mag akaont. Ka iketo namba mar simu marach kata ka itiyo gi namba achiel, pesa inyalo oro ne ng'ato marach. Gik mar ohala ma pile ka pile. Bengi duto kod m-pesa ni gi giko mamalo moloyo e odiechieng achieng, kuom ranyisi ok inyal oro mokalo dola alufu miya abich e m-pesa e odiochieng achiel. Chudo maduong' mag oro. Bengi moko ng'ado neji osuru mang'eny sama itero e m-pesa. Ahinya ahinya ka itimo kamano nyadi mang'eny e odiechieng'. kinde mag rito sistem. Seche moko bengi ng'ado sistem mag bengi mang'ato nyalo ng'iewogo gik moko ahinya ahinya e otieno. Ma miyo ok nyalre ng'iewo mwandu e kuondego. Mogik, tudruok marach mag

los account mara mshwari. mokwongo ne ni in kod account mar mpesa matiyo kendo itudo gi account mar mshwari kuom goyo *234# simu mari, luri gi yore mainyisi mondo iyaw account mari mar mshwari. yar account mar keto pesa. bang loso account inyalo chako kano pesa kuom keto pesa e account mari mar keto pesa mar mshwari. inyalo timo kamano kuom tiyo gi menu mar *234# ka iyiero mshwari kaeto iyiero save. yudo rieko. mshwari chiwo rieko kuom pesa ma ibiro kano ka iketo pesa e account mari kuom kinde malach ibiro yudo pesa mangeny. kidieny mar pesa m ibiro chulo luwore gi pesa ma iketo e account mari mar pesa kod kinde ma ibiro kao. keto pesa e kinde. inyalo keto chendro mar keto pesa pile ka pile kuom ranysi inyalo ngado keto pesa e dwe.

Mpesa kod keto pesa. Ng'eny ng'eny momedi. Mpesa mane ochak higa mar aluf ariyo kod abiryo ne oloko yo ma joKenya timo go ohala. Omiyo, ji milionde mang'eny, ahinya ahinya e gwenge ma oko, yudo kony mag bengi. Oro kendo kao pesa. Chulo omuom, kod kano mwandu e yo makare, ma onge dwaro mar bengi manenore. Teko mar wach ma sa. Mpesa bende osechiwo loan kokalo kuom Mshwari kod fuliza. Ma miyo ji duto loyo mag thuolo ma chuok, ma miyo ji bedo thuolo e yore gi mag omuom. Yudo yore mar tudruok kod tudruok. Network mar simu. Network maduong' mar simu mar safaricom osekonyo e tieko pogruok mantie e piny Kenya duto. Ahinya ahinya e gwenge ma oko. Oganda no nyalo yudo weche, somo, kendo konyo ma nyalo konyo gi e kinde mag masira. Gik ma itiyo go. Ka itiyo gi chenro mag data..

Keto tije e oganda, keto yiero e aluora miyo tich bedo mayot yudo, ma owinjore gi dwaro mag oganda kaka thieth ,somo koda mag piny. Thieth, bedo gi thuolo maber mar yudo thieth e aluora koda chenro mag insurance mag thieth manganto nyalo yudo gi nengo mapiny makonyo joma nigi pek. Somo, keto pesa e skul, puonjruok mar tich kod pesa mar somo mondo omed yudo thuolo mag somo. Rieko mar oganda, chiwo pesa kod chenro mar, mag miyo jomatindo, mon teko miyudo kony mar omuom kod thuolo mag dongruok. Kony mar pur, tich mar lando, konyo kod loso maber e chiro mag pur medo dongo mag pur kod yudo mag jopur .Loso gik mag tudruok, gero yore, loso yore mag yudo pii kod loso gik makelo ler miyo ngima bedo maber kendo bedogi tudruok maber. Bedo gi ngeyo mar oganda kendo bedo gi duoko

Eeh, fweny kido mar oboke mar ohala midwaro. Ohala mopogore opogore dwaro oboke ma opogore opogore. Kaka uso mwandu, loso mwandu, rwako welo, en gima duong ngeyo kit oboke mari mar ohala ma dwarore ne ohala mari. Dhi e ofis mar sirkand kaunti mari kata website. Kaunti mangeny nigi ofis machiwo oboke mar timo ohala e ofis mar osuru mar kaunti kata ofis machiwo oboke ma rohala e kaunti. Los oboke madwaroe, oboke ma pile gin kaka form mar oro kwayo mag opong. Inyalo yudore ofis kata e mbui. Koponi in gi ID kata passport mari, oboke mar ndiko mar ohala kowuok kuom jatend kambi ne ohala ma ngato nyalo timo . Oboke mar loro chike mag osuru kowuok kuom ofis mar osuru mar Kenya mar KRA.Oboke mar arita mar chiemo kata oboke mar thieth ka owinjore. Chul pesa, nitie chudo ma ichulo e yudo oboke mar ohala kendo chudo opogore